Mũkorobia nĩ mũtĩ ũrĩa wakũra, ũrutaga matunda ma makorobia. Makorobia kũrĩ mĩthemba mĩingĩ, kũrĩ ma gĩkũyũ-inĩ, na nĩ kũrĩ ma gũciarithanio. Kũrĩ ta buete, ma gũciarithanio nĩ ta maya ma hass ,makorobia nĩ mendagwo mũno tondũ nĩ marĩ maguta maingĩ, na mahihinyagwo, maya maguta magatũmĩka ta ma kũruga, ta ma kũĩhaka ngothi-inĩ, mwĩrĩ wothe, tondũ nĩ marĩ vitamin E na nĩ ĩkoragũo ĩ njega na ngothi.

Matunda ma nathi makũraga kũndũ kwĩ na tĩĩri ũyũ mũirũ, na nĩ mendaga kũrorwo wega ,nĩ mendaga makarĩmĩrwo, makarutĩrwo ria, nĩ mendaga makaheo maĩ kĩroko tene, na hwai-inĩ rĩrĩa riũwa rĩthirĩte. Matunda maya makoragũo me mega harĩ mwĩrĩ itũ tondũ nĩ marĩ vitamin i na nĩ vitamini cikoragũo cirĩ njega, na ũgima witũ wa mwĩrĩ. No cirĩo cirĩ ng'ima ũguo cirĩ cierua, hĩndĩ ĩno ciirĩte, kana cithondeke njuithi.

Mĩtĩ ya macungwa, ĩkũraga kũndũ kũniaru na gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ Kenya, nĩ ta na gũkũ ikamba. Na macungwa nĩ marĩ cama, macungwa nĩ mendetwo, macungwa nĩ mendagio mũno thoko, na macungwa no marĩo marĩ magima ũguo marĩ merua, kana makahihinywo magathondeka njuithi. Ici njuithi cikoragũo gũkũ nduka-inĩ, na nĩ njega tondũ nĩ cirĩ vitamini na vitamini cikoragũo cirĩ njega mĩrĩ-inĩ itũ nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mũtĩ wa mũbabaĩ ũkũraga kũndũ kwĩna ũrugarĩ mũingĩ kana ũrugarĩ mũigananu. Mũtĩ wa mũbabaĩ ũciaraga matunda metagwo mababaĩ, na mababaĩ nĩ mega harĩ mĩrĩ-inĩ itũ, tondũ nĩ marĩ vitamin. Mababaĩ no marĩo marĩ magima kana magathondekwo ta njuithi na nĩ mendetwo harĩ ciana nini hĩndĩ ĩno marakũra tondũ no gũthĩo na rĩgatuĩka kanjuithi.

Thamaki nĩ ciũmbe cia maĩ-inĩ, nĩ kuuga atĩrĩrĩ, thamaki hĩndĩ ciothe ĩkoragũo maĩ-inĩ. Nĩ kũrĩ thamaki cirĩithagio gũkũ mĩciĩ-inĩ, na kũrĩ thamaki cia iria-inĩ. Thamaki ĩrĩagũo ĩ mĩthemba mĩingĩ, no ĩrĩo ĩcinĩtwo, no ĩrĩo ĩikĩtio maguta-inĩ mahiũ, na no ĩrĩo ĩkarangĩtwo ta na gĩtũngũrũ, nyanya, na no ĩrĩanĩrio na ngima, kana ĩrĩanĩrio na waru cia gũtobokio maguta-inĩ.

Bara bara ya Kenya nĩ ĩrĩ mawatho, na watho ũmwe nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩno mũndũ araria na thimũ, abataire kũiga ngari yake kando nginya arĩkie na thimũ ĩyo. Tondũ hĩndĩ ĩno araria na thimũ, no aringe ngari ĩngĩ mbere yake, kana aringe mũndũ ũrahĩtũka tondũ akiri ciake rĩ, cirĩ harĩ thimũ ĩno araria nayo. Kwoguo, nĩguo kũnyihia mĩtino barabara-inĩ citũ, waatho ugĩte atĩ, ndũkaarie na thimũ rĩrĩa ũratwara ngari.